Hũthĩra kahiũ, banga, ona kana macini o yothe ya kũrenga mũcere, ũrenge mũcere kuuma harĩ mũkũrito, ware mũcere ũcio mbathia-inĩ kana ngũnia, ũreke ũcinwo nĩ riũa nĩ getha ũũme, warĩkia kũma ũũhũre nĩ getha mũcere ũcio uume mahuti-inĩ. Warĩkia kuuma mahuti-inĩ, mũcere ũcio ũũhuhe, nĩ getha weheranie mahuti mothe na mũcere ũcio, warĩkia gwĩka ũguo no ũthambie mũcere ũcio nĩ getha ũme ona kana ũwĩige ngũnia-inĩ oo ũguo ũhana.

Nĩũndũ wa ũnyihu mũnene mũno wa mbeca, ona mabataro kũingĩha, mũciari no ahinyĩrĩke mwĩrĩ nĩũndũ wa kũaga mbeca icio. Eingĩranie na maũndũ maingi ta ũkombi wa mbeca, thĩinĩ wa bengi iria ingĩũka thutha-inĩ imũtahe, kana akombe kũrĩ arata mbeca nyingĩ ma, iria ingĩ mũtwara hathara thutha-inĩ, na ambie gwĩciria ũhoro wa mbeca icio, agĩe mĩrimũ mĩingi, kana ambie gwĩciria mũno, agĩe mathĩna maingĩ ma mwĩrĩ mangĩtũma athĩe thibitarĩ, na ahũthĩre mbeca nyingĩ thĩinĩ wa thibitarĩ kũgũra ndawa.

Njĩra hũthie ya kũrĩha magoti, nĩ getha bũrũri woye magoti na njĩra ya raithi, ũhote gũkũria bũrũri ũyũ, ũhote gwaka mabara, ũhote gwaka nginya manyũmba, ũhote kũagĩrĩria maũndũ mothe ma nginya ma ũgima wa mwĩrĩ thĩiniĩ wa mathibitarĩ. Kũguo ndĩrona njĩra njega na njĩra ya raithi ya kũrogota magoti thĩini wa bũrũri, na gũtigĩrĩra gũtirĩ mũndũ ona ũrĩkũ wageria kweherera magoti thĩiniĩ wa bũrũri.

Geithĩka mũrata wakwa. Nĩ ma nĩ mĩaka mĩingĩ mĩhĩtũku. Kaĩ wathire kũ? No nyende kũmenya kũrĩa wathire, tondũ nĩ twaikara mĩaka mĩingĩ tũtaarĩtie. Kaa nĩ wagĩire andũ? No nyende kũmenya nĩgetha menye ũrĩa tũngĩteithania mutũrĩre-inĩ ũyũ. Hĩ! Ndũbatiĩ gũkira ũguo. Nĩ wakira mũno. Ona nĩ ndĩrakũririkanire nĩũndũ wa kawĩra ndĩnako. Kawĩra kau no nyende tũrute hamwe, tondũ nĩ njũĩ wĩ mwega thĩinĩ wako, na no nyende ũhũrĩre kana ũnyandĩkĩre marũa, nĩgetha tũarie, tũkarute. Thengiũ mũno.

Nĩ wabici ya maũndũ ma thĩinĩ ma bũrũri na nĩ nyonaga ĩkĩruta wĩra mwega, nĩyongagĩrĩra borithi mũcara ota rĩu icainĩ ikuhĩ rĩ nĩ ĩrongereire borithi mũcara nĩgetha borithi ihote kũruta wĩra wao wega matikahakwo nĩ mĩitũ na mĩkora na mbeca nini nĩ tondũ wa kwaga mũcara na mena mabataro mao marenda kũruta rĩu wabici icio nĩnyonaga ĩkĩruta wĩra mwega nginya kũgitĩra andũ arĩa me kũrĩa gũtarĩ na ũgitĩri mwega makamathiũrũrũkĩria na borithi njega na wabici, nĩnyonaga ĩĩ wabici njega.

Rīu maūndū ma gīthomo nī mahūthīe no wīgīre thīnīnwa nenda na ūrore maūndū marea mothe ūgīenda rīū gīnya arūtwo ni mahotheīrīo nī wīra tondū no kūigīra harīa ukadīka ūndū ūrīa ūrenda kūmenya nayo thimū kana kīrīa gīothe ūrahothera thiīni wa nenda thīnī wa enda gī kūrehera maūndū mau mothe ūgathoma na ūkagīa ūtaūkū wa maūndū mau rī maūndū mothe mee thinī wa thimū yaku mūrtwo kana mūrutanī no amarūte hau na agīe na ugī atarī athoma thiīnī wa thukuru kūoguo maūndū maya nī mahothie

Nĩ wĩici na ũhũthĩri mũru wa mbeca cia mũingĩ. Ũndũ ũcio ũkanjĩkĩra kĩeha mũno, tondũ no niĩ ndĩrĩcoka manjĩtie magoti, na manjĩtie na gĩthũri, na gũtirĩ ũndũ maranjĩkĩra thĩinĩ wa bũrũri ũyũ, nĩgetha hote kũĩũkĩrĩria, na ndĩ mũndũ mũĩthĩ, ngaigua ũrũ mũno. Ngarigwo kaĩ twathurire a, thĩinĩ wa gĩthurano kĩhĩtũku? Na nĩguo twokĩrĩte tene mũno. Tũgĩthiĩ tũgĩthurana, na tũkĩrwo twathura atongoria ega. Atongoria magũtũteithia thĩinĩ wa maũndũ mothe thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Ndĩna kĩeha kĩingĩ mũno.

Nĩ ĩthondekaga mĩtarara mĩega ya gũthomithia andũ ũrĩa makwĩgitĩra na mũrimũ ũcio waumĩra hi na hi na arĩa marũara makandĩkĩrwo ndawa na makerwo manyue maĩ maingĩ na mandagĩtarĩ magatũmwo thĩiniĩ wa mĩciĩ yao nĩ getha mamarorage. Arĩa makũhota gũkomio thibitarĩ magakoma kuo, nĩ getha makarorwo nĩ getha makahonanga naihenya magacokerera mawĩra mao ma o mũthenya. Ũguo nĩguo thibitarĩ ĩkaga, na mandagĩtarĩ marĩa makĩrĩ kũu thĩiniĩ magatũteithĩrĩria tũtikarware tũrĩ andũ aingĩ na nĩ getha andũ matigakue aingĩ.

Ndĩrona kũndũ kwega, kũndũ gũtheru, kũndũ kũrakenia maitho, kũndũ kũngĩakwo nyũmba njega, nyũmba ndaihu na igũrũ, ciendio kana cikomborithio mburoti,o na nĩ ndĩrona mĩtĩ mĩraihu, mĩtĩ mĩega gũkũ, ĩratheria rĩera na ĩkarehe maũndũ maingĩ,o na nĩ ndĩrona tĩĩri mwega, tĩĩri mũnoru ũngĩhandwo indo nyingĩ nĩ getha imere na nĩ getha ikũre, na nĩ getha andũ mahũũne a gũkũ. Nĩ ndĩrona maũndũ maingĩ nginya kũndũ gũtheru, nginya nĩ kũroneka rĩera rĩa gũkũ nĩ rĩega biũ.

Tondũ no ũthome mahinda mothe ũngĩenda. O na ũngĩenda gũthiĩ gũthomera urĩrĩ-inĩ wakũ. No gabuku ũkũoya na karamu, ũthiĩ ũgathome. Na ũgũbatara o thimũ yaku nĩgetha ũhote kũingĩra nenda-inĩ. No gũthomera kĩrathi, no nginya ũkuane na mũhuko, ũkue mabuku maku mothe, ũthiĩ ũingĩre kĩrathi, na gũkorwo na mwarimũ. Mwarimũ mwũhĩgĩrĩru ũhoro ũrĩa ũrenda gũthoma, nĩgetha akũrute, akũrute maũndũ marĩa mothe ũrenda gũthoma. No nenda-inĩ ũrabatara o kũingĩra.

Ĩĩ nĩ kuma ũria mũtongoria wa ũregani athiũrũrũkĩte bũrũri mũgima akiugaga ũrĩa angĩka angĩthurwo ta mũtongoria wa bũrũri, atĩ no ake mabara maingĩ na no ake nginya macukuru na ũrĩa angĩka maũndũ maingĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. No andũ nĩmatiganire na ũteti ũcio marenda ũteti mwega ũteti ũratwara bũrũri na mbereũteti ũkũrehe mabarabara, ũteti ũkũrehe maũndũ maingĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ ona ũteti ũgũtangĩkĩra maũndũ ma ũrĩmi ona maũndũ ma gĩthomo, ona maũndũ ma ũgima wa mwĩrĩ

Nĩndacũnga mũhera mũno mũnene. Nguhũragĩra mama witũ, ndahĩtia na namba ĩmwe ya ingĩra kũrĩwe ũ, nĩndacunga mũhera ũndekere. Ngwĩhoka no ũrathi na mbere wega na rũtha. Ithuĩ tũrĩ o wega wĩrainĩ, no tũrathiĩ na mbere wega. Ona nĩtũrongereirwo kandarathi nĩũndũ nĩ wa kũruta wĩra wega. Ngwihoka ũgicoka no ũkona ũrĩa tũrutĩte wĩra wega. Nigetha ona tuongererwo mũcara to notũrathi na mbere wega na kwĩrutanĩria, Nigetha kambuni itũ ĩthi na mbere wega na tũhingie matanya maitũ mothe ma mwaka ũyũ.

Mũingĩ nĩ ũhĩgĩte rĩu, ndũrathikĩrĩria ateti othe a maheni, ateti othe arĩa mokaga kwaria maheni, mũingĩ nĩ ũramaugĩrĩria na ũkamera makire matikamahe maheni, matige kũmera maũndũ marĩa mageka na matigeka, na ningĩ mũingĩ ũkamerĩra, nĩũkamatunya itĩ icio, iria me nacio iria mareyata nacio, atĩ matikamahe gĩthũrano kĩrĩa kĩroka. o na ningĩ ngona borithi nyingĩ igĩitwo thĩ-inĩ wa mĩcamanio yothe ya ũteti nĩgetha kũgĩe na ũgitĩri mwega, andũ matikarũwe nĩũndũ wa ũteti.